Ngwĩciria gĩkĩ nĩ kĩgĩna kĩheanĩtwo nĩ thirikari kũrĩ cukuru ,harĩ marĩhi ma arutwo ma bithi, na ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rĩrĩa, nĩ mũbunge rĩrĩa maheo mbeca cia bursary nĩ thirikari.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa akenya aingĩ mendete kũrĩa mũno nĩ ngima , ngima nĩ ĩthianagia na indo nyingĩ ta matumbĩ, a thamaki aa nĩ ĩthianagia ona na nyama, mĩkawa mĩingĩ ona nĩ ĩkoragwo na harĩ irio ciao mĩkawa mĩingĩ ĩkoragwo na ngima , na ngima mũndũ o wothe ndarabatara kũgũra bagiti, nĩ wahanda mbembe ciakũra ũthĩaga ũgathĩa gĩthĩi-inĩ na ũkamũkĩra mũtu waku, kũgwo ngwĩciria nĩ ngima ĩrĩagwo mũno.

Nĩgetha ũkorwo ũkĩingĩra ngenda-inĩ ya KUCCPS ũrabatara gũkorwo na namba yaku ya kĩgerio kĩa KCSE, ũkorwo na mwaka ũrĩa wekĩre KCSE, ũkorwo na namba cia catibikĩti yaku ya gũciarwo na nĩ ũkũhota kũingĩra. KUCCPS nĩ ĩteithagia andũ arĩa marĩkia gĩthomo gĩa kana mathiĩ macagũre kothi iria makwenda gwĩka cukuru-inĩ nene cia yunibasĩtĩ.

Ngwĩciria mbica ĩno ĩronania rekondi, rekondi iria cioyetwo cia mbeca nĩ ĩjenti. Maĩjenti nĩmoyaga marekondi ma mbeca kana ikundi cia atumia, harĩa mũigi kĩgĩna andĩkaga mbeca nĩgetha andũ matikage kũhĩtania na gũtigakorwo kwĩna.

Mambura ma rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ rĩu ta rũracio, rũracio nĩ harĩa mwana ke athiyaga gũtwara gwa bamĩrĩ ya mũirĩtu, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo woyereirwo na ũritũ mũno, aah, aneyanaga mbũri, o ũmwe na mbeca baribari, cia kuoya mũirĩtu, na atumia nĩ mekĩraga nguo cia hau gatene na athuri magakenanĩra, makarĩa mbũri, soda cika, nĩ cikoragwo cigũrĩtwo gũgakorwo na igongona rĩnene. I gongona rĩngĩ nĩ igongona rĩa gũtinia kĩande, harĩa mũthuri na mũtumia matinagia kĩande makarũmania. Ũyũ nĩta ũhiki wa ũndũire wa ũgĩkũyũ.

Gwĩciria gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩrĩa macemanagia kũruta mbeca, mbeca cia kũmateithĩrĩria hihi maũndũ ta ciakũiha biacara, hihi ta makoya cia bithi, marĩhi ma bithi na ona kũgũra indo mĩcinĩ yao, macini cia thitima tahihi friji, macini ya kũhũra nguo na hihi indo ta icio .

Bengi ĩrĩa nene mũno thiĩniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, nĩ bũrũri, nĩ bengi ya Equity harĩa ĩkoragwo na aigithia aingĩ mũno makĩria gũkĩra bengi iria ingĩ. Ũndũ ũngĩ bengi ĩno nĩ ĩkoragwo na appu yao ya Eazzypay, na raini ciao cia Equitel nĩcio cioyetwo nĩ andũ aingĩ mũno. Koguo andũ magakorwo makĩruta mbeca kuuma bengi ciao magacitũma M-pesa, na nĩ bengi ya mwanya mũno tondũ gũtirĩ bengi ĩngĩ ĩheanaga ũtungata ta ũyũ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ bengi ĩno ĩna honge nyingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya koguo, koguo andũ aingĩ nomahote gũkinyĩra bengi ĩno nĩkĩo ĩna andũ, nĩkĩo ĩ nene mũno bũrũri-inĩ.

Ngwĩciria ĩno nĩ kambũni ya ũthondeki wa ndawa, na yarĩkia gũthondeka ndawa nĩ ĩtawaragĩra hihi mathibitarĩ ona nduka cia kwendia ndawa aah kũhĩtũkĩra njĩra ya gũkorwo mena marori na ĩna andũ mathomeire ũthondeki wa ndawa , kwoguo kuonania ndawa ici nĩ nginyanĩrĩru.

Ngwĩciria aya nĩ maa abasĩnda, abasĩnda a bũrũri wa Kenya nginya rũraya na rũraya Kenya mokĩte hamwe. Marĩrĩrie maũndũ marĩa mangĩteithia gũkũria mabũrũri maya merĩ, na mĩcemanio ĩno nĩ ĩkĩkaga mũno thĩinĩĩ wa bũrũri na na nja wa bũrũri.

Mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa Kenya arĩ mũtigairĩ Jomo Kenyatta na akuire mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo mũgwanja menana, na akuire o e mũtongoria wa bũrũri mwaka-inĩ ũcio, arĩ mũtongoria wa bũrũri. Na agĩcoka mũtigairĩ Moi, Moi, Daniel Arap Moi akĩoerera ũtongoria, na athamakire bũrũri mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩna. Na Jomo Kenyatta nĩahũranĩire wĩathi mena andũ angĩ ta mũtigairĩ Dedan Kimathi mĩaka-inĩ ĩyo.

Kĩndũ gĩkĩ gĩteithagĩrĩria andũ o mũthenya o mũthenya, kambũni ya Safaricom nĩyo yokire na mũbango ũyũ wa Mpesa wa gũtũma na kwamũkĩra mbeca , rĩu ona aruti a biacara nĩ mateithĩkĩte mũno, tondũ kwĩna kĩndũ kĩretwo pochi la biashara harĩa andũ maratũma mbeca namba-inĩ yaku , no mbeca ciaku cia biacara na cia mahũthĩro cigakorwo cigayanĩtio , kũgwo ũrakora mbeca icio ndũracihũthĩra o ũgwo, a na no makũheaga marũni aruti a biacara wĩna pochi la biashara na wĩna Till number yao ya kambũni ya Safaricom.

Nairobi yũĩkaine nĩ maũndũ, wa mbere nĩ gũkorwo atĩ nĩ mũciĩ mũnene wa bũrũri wa Kenya , ũndũ ũngĩ ũĩkaine nĩ tondũ nĩ ũrĩ wa kĩwanja kĩa ndege kũrĩa andũ makiuma nja wa bũrũri no mũhaka mathiĩ kĩwanja kĩa mathiaga kĩwanja kĩa ndege kĩa Nairobi kaingĩ mũno, na ũndũ ũngĩ nĩ ĩrĩ mawabici manene ma thirikari, ta rĩu ona bunge ya thirikari ĩkoragwo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, ona bunge ya senate ĩkoragwo mũciĩ-inĩ mũnene wa nairobi ona igoti maũndũ ta macio.

Nyũmba nene ya mohoro bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ nyũmba mohoro ya Royal Media Services, ĩrĩa ĩkoragwo na ceceni ta Citizen, Inooro na Ramogi , Ramogi redio na TV o hamwe na TV, ah ĩkoragwo mwene wa Royal Media Services nĩ S.K Macharia , ah ona nenda-inĩ nĩ makoragwo kuo harĩa mena monanagia magathĩti mao o hamwe na mohoro.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩa banjeti ĩbangĩtwo, banjeti ya mwaka ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩtatũ na ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩna, na ĩronania kũrĩa mbeca ci kuma na ũrĩa cikũhũthĩka bũrũri-inĩ.

Atumia a rũrĩrĩ rwa mathai mekĩraga mindira matũ-inĩ nĩ ũndũ wa ũthaka, ũndũ ũngĩ mekĩraga mindira nĩgetha andũ mahote kũmenya mũtumia nũ na mũirĩtu nũ, tondũ mindira cia mũirĩtu ti cio mindira cia mũtumia , nĩ marĩ mindira cina ngũrani , kwoguo nĩ iteithagia andũ kũmenya hihi ũyũ nĩ mũtumia mũhiku na ena ciana na mũirĩtu ũtarĩ mũhiku, ah ũndũ ũngĩ nĩ atĩ maciĩkagĩra nĩgetha kwonania atĩ no mararũmĩrĩra ũndũire wa rũrĩrĩ rwao.

Gwĩka ũndũ ũyũ kothi ya gwaka , ũrabatara gũkorwo na wambere gũkorwo wĩroreire , ũkerorera mabundi mangĩ magĩaka nĩgetha ũhote kũmenya ũrĩa mekaga nĩgetha ũrute wĩra ũyũ wa gwaka , ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩ cukuru cibundithanagia waki, a nĩ ũrabatara indo ta gĩciko gĩa gũtahia mũthanga, nĩ ũrabatara wheel barrow ya gũkua mũthanga, nĩ ũrabatara maaĩ, maaĩ ,thimiti , mahiga o hamwe na , ee indo ici nĩ citeithagĩrĩria nĩgetha thĩiniĩ wa wakĩ wa nyũmba, na kothi ĩno nĩ njega tondũ nĩ ĩheaga mbeũ njĩthĩ mawĩra.

Ndona ũndũ ũyũ ngwĩciria ah aya nĩ arutwo arĩa mekaga gĩthomo kĩa ũrĩmi , kana na gĩthũngũ kĩrĩa twĩtaga agriculture, na marabundithio ũhandi wa mĩtĩ , nĩ marathima nĩgetha kuona mũtĩ ũcio wĩna ũriku wa kĩ , ũhandĩtwo ũriku-inĩ wa mita cigana kana buti cigana, na marateithio nĩ mwarimũ wao , na mena maski nĩgetha kwĩgitĩra mũrimũ wa korona.

M-tiba nĩ mũbango ũteithĩrĩirio nĩ kambũni ya Safaricom, na ta ũrĩa tũrona a kambũni ya insurance ya Jubilee , na mũbango ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria andũ kũiga kĩgĩna nĩ ũndũ wa ndwari, na nĩgĩteithagĩrĩria andũ arĩa mena ndwari kwamũkĩra mbeca kumana na honge kana andũ a wendi mwega, na mũbango ũyũ nĩgetha kũingĩra mũbango ũyũ, ũrabatara gũthiĩ thimũ-inĩ yaku a thimũ o yothe ũhihinye star, two, five, three, hash , a na nĩ ũkwamũkĩra motungata maya.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga andũ ingĩ mathiĩ kana mende gũtjiĩ werũ-inĩ wa Maasai Mara ũrĩa ũkoragwo bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ gũkorwo kwĩna nyamũ irĩa nene mũnot hĩiniĩ wa thĩ, ta njogu, ngarĩ, mĩrũthi. Ũndũ ũngĩ nĩgũkoragwo na indo ta baruni iria ikuwaga andũ ci kamatwara rĩera-inĩ, ũguo ũndũ ũyũ nĩ wendetwo mũno. kuoguo andũ amwe mathiaga nĩũndũ wa kĩndũ kĩu. O rĩngĩ nĩ gũkoragwo na na indo ta, andũ magaka kampu ciao, magakoma nja. Nĩmendete ũhũri wa mbica kũu, ona nĩmokaga gwĩka ũthũthũria wa nyamũ icio cia.

Meciria-inĩ makwa wambere, nĩ kuona atĩ ĩno nĩ kambuni ĩ gatũ mũno, ya nduka ya supermarket naĩkoragwo na honge cia cio bũrũri-inĩ wothe, ta rĩu mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi ĩna honge ithatũ, na nĩĩkoragwo kauntĩ-inĩ hakuhĩ ciothe bũrũri-inĩ wa Kenya ,motungata ma supermarket ĩno, kana nduka ĩno nĩ mega, nĩ marĩ indo njega, ona cia kũrĩa nĩmendagia na njĩra bacĩrĩru, nĩmakoragwo na, ona nĩmakoragwo na irio, na indo ciothe ũngĩenda nĩũgũcikora nduka-inĩ ĩno

Andũ aya tũrona mbica-inĩ ĩno mahetwo catibikĩti nĩ ũndũ wa kũruta wĩra wao wega , na hihi gĩthomo kana kambũni ya mahe catibikĩti yao , na marageria kũhũrwo mbica nĩgetha makorwo makĩririkania mĩaka-inĩ ya hau gabere nĩ mahetwo kĩheo kĩu.

Cukuru ũyũ ũbundithagia andũ kothi ta ũigi wa mbeca, ũigithia wa mbeca, mabiacara hihi mangĩhota kũruta. Ĩkamabundithia maũndũ ma gũkũria bũrũri, ĩkamabundithia maũndũ ta ma ũtongoria, ĩkanyitithania andũ hamwe na andũ arĩa makoretwo me wĩra-inĩ ũcio mĩaka mĩingĩ na mĩaka ya na hau kabere. O rĩngĩ nĩmabundithagia ũhoro wa gũkorwo mena mĩtugo na hihi maũndũ marĩa mangĩhota gwĩka me thĩiniĩ wa biacara nĩgetha mahote gũkũra.

Kĩama kĩa mbere kĩnene bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ kĩama kĩa UDA, United Democratic Alliance, na mũtongoria wa kĩama kĩu nĩ mũtongoria wa thaa ici wa bũrũri William Ruto, na kĩama gĩkĩ nĩkĩo gĩkoragwo na abunge aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri, aah kĩndũ kĩngĩ kĩama gĩkĩ kĩa kĩambĩrĩirie mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, na kĩama kĩrĩa kĩbwatĩte kĩama kĩu na wĩingĩ wa andũ, nĩ kĩama kĩa ODM kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Raila Amollo Odinga, na onake nĩ arũgamĩte gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri, no nĩ arĩkĩrie gũte, na kĩama gĩake nĩkĩo kĩ andũ aingĩ a kerĩ, thĩiniĩ wa bunge ya bũrũri.

ĩĩ nĩ njũĩ ũgwo, tondũ kaingĩ nĩ nyonaga andũ me cyba-inĩ makĩgeria kũihũria bomu ya kũhoya pasipoti , magacoka makerwo mũthenya mũna moke wabici-inĩ makahota kũrĩa ciũria ciganona, na thutha ũcio makahota gwĩtĩrwo pasipoti ciao macigĩre nyũmba-inĩ ya Nyayo , ĩrĩa ĩkoragwo mũciĩ-inĩ wa Nairobi.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩgetha ciana cihote kuona ũrĩa mbegũ iciaraga, ciana cia thukuru iria irathoma gĩthomo kĩa science, ũndũ ũngĩ ũtũmaga mbegũ ciĩkĩrwo ciĩkĩrwo cuba-inĩ, nĩ ũhoro wa kũrigĩrĩria tũtambi aah kũrĩa mbembe, ĩĩ na macio nĩ maũndũ matũmaga mbembe cigwo cuba-inĩ.

Harĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ tondũ ciana nĩ cimenyaga mathomo ma kompyuta, cikahota kũmenya maũndũ ta kwandĩka, kũhũthĩra, tondũ o ũrĩa tũĩ, mawĩra maingĩ thikũ-ici marahũthĩra macini ta ici cia kĩrĩu, aah ũndũ ũngĩ nĩ mahotaga gũthoma nacio makahota gũtaũkĩrwo gĩthomo kĩao, ũndũ ũngĩ nĩatĩ macini ici ciheyanagwo nĩ thirikari o ũndũ ũmwe na makambuni matarĩ ma thirikari, nĩgetha ciana cia mwena ũyũ wa Afrika, cihote onacio gũthoma na njĩra ĩrĩa njega.

Kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa, maya nĩ mahenya me bũrũri-inĩ ũmwe wa gĩcigo-inĩ gĩa Africa, na ateng'eri aya nĩ mahenya ma atumia, makĩgeria hihi gũteng'era nĩũndũ wa mĩcango, gũteithia kũngania mbeca cia mũrimũ, gũteithia ciana ciĩna mũrimũ ta wa cancer kana mũrimũ wa kũhaicia cukari mũrimũ wa cukari. Ũndũ ũngĩ hihi marateng'era nĩũndũ wa ũgima wao wa o mũthenya na hihi magĩthengeria gũthondeka mbeca.

AGRA nĩ kambũni ĩtarĩ ya gĩthirikari, na ĩrũgamĩrĩire Alliance for Green Revolution Africa, na kambũni ĩno ĩteithagĩrĩria arĩmi, ĩkamabundithia ũrĩa mangĩrĩma, nĩgetha gũteithia bũrũri ndũkage irio, na nĩ ĩtethagĩrĩria arĩmi nginya gũkorwo na thoko, aah ũndũ ũngĩ nĩ marutaga wĩra na thirikari, nĩgetha magakũrĩa ũrĩmi na magatwara ũrĩmi na mbere.

Ngwĩciria rũrũ nĩ rũraya rwa Serengeti, harĩa andũ mathiaga kuona nyamũ cikiuma bũrũri-inĩ wa Kenya cigathiĩ Tanzania, na cikauma Tanzania cigathiĩ, cigoka bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, aah nĩguo andũ mokaga kuona, ona hihi nĩ monaga nyamũ ingĩ cia gĩthaka ta mĩrũthi, njogu na ona ngarĩ.

Kwa mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ nyonete waki wa irathi, harĩa kwĩna irathi njegega, ĩrĩa ĩrahota gũkorwo na arutwo aingĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kiona atĩ gĩcigo gĩakwa nĩ gũkoretwona ũheani wa macini cia komputa koguo arurwo aingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa marathoma kũhũthĩra macini-ici.

Igoti rĩrĩa rĩnene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ igoti rĩa Supreme, rĩkoragwo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Nĩho macira ta rĩrĩa gwakorwo na ithurano na arĩa mararũgamaga gũtuĩka atongoria a bũrũri matinakerenerera maumĩrĩra ma gĩthurano kĩũ, mathiaga gũtwara cira wa gũteta igoti-inĩ rĩu. Ũndũ ũngĩ igoti, igoti rĩu nĩrĩo rĩtuaga itua rĩa muico macira-inĩ. Ũndũ ũngĩ igoti rĩu nĩrĩo rĩteithagia gũtaũra watho wa bũrũri wa Kenya. Ũndũ ũngĩ igoti rĩrĩ nĩ manjanji marĩo me magoti-inĩ maya, igoti-inĩ rĩrĩ nĩ rĩtaraga thirikari ũhoro-inĩ wa maũndũ marĩa marahutia Akenya.

Ngwĩciria rĩrĩ nĩ, ĩno nĩ concert harĩa ĩthiagwo kaingĩ ni mbeũ njĩthĩ, magathiĩ kuona aini na andũ agũthekania aria me gatũ na aria mendete magathiĩ kũmona , ni ũndũ ũkoretwo na ngumo mũno na maũndũ ta maya makoragwo kaingĩ mieri-ini kuuma mweri wa kenda gũthii nginya mweri wa ikũmi na ĩrĩ.

Inua Jamii nĩ mũbango wa gĩthirikari ũrĩa, aah mũbango ũyũ wa gĩthirikari, nĩ mũbango ũrĩa ũgeragia kũrũbũiya andũ akũrũ, ciana cia ndigwa na andũ arĩa mena mawathe, thirikari ĩtũmagĩra andũ ta aya mbeca baribari, mbeca kũhũthĩra thimũ, makamatũmĩra ngiri igĩrĩ thutha wa mĩeri ĩrĩ, nĩgetha makahota kwĩrũgamĩrĩra, makagũra indo ta irio, aah indo iria marabatara.

Ũndũ wa bata haha nĩatĩ ngathĩti ĩno ĩrauga thirikari ĩno ĩrĩ kuo thaici, nĩ ĩremetwo kũrĩha mbeca cia njanjo, birioni ĩmwe gaturuma ithathatũ, kuonania ciana nyingĩ iria ciraciarwo na ciana nini ci hatĩkainĩ, na ndũmĩrĩri-ino ĩrutĩtwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ĩrĩa minister wayo nĩ Adan Duale.

Ĩno nĩ cukuru ya airĩtu, kauntĩ-inĩ ĩmwe, arĩa mararĩkirie gũthondekerwo maĩ, na mahũrĩtwo mbica ĩno nĩ getha kuonania atĩ, mũmbunge wao nĩararuta wĩra mwega mũno, na kuonania atĩ maĩ, marĩ kuo na nĩ mararuta wĩra, kwoguo cukuri ĩno ya airĩtu nĩ, maũndũ ma cukuru ĩno nĩ megũthiĩ na njĩra njega, tondũ matigũkorwo na thĩna wa maĩ, ta hau gabere.

Mbica ĩno ĩronania mũcongo ũrĩa ũkoragwo cukuru wa gũbundithia thigari, ũrĩa ũkoragwo kaũntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ. Na mũcongo ũyũ ũkoragwo ũrũgamĩrĩire thayũ, hinya na mĩtugo. Na mũcongo ũyũ ũkoragwo ũtĩĩtwo mũno thĩinĩ wa cukuru ũyũ.